Chang' mising' ortinwek cheimuch koboishen kiprutoinik konai akobo sabarishek chebo indekeishek, boishoni ko kikonyumnyumit mising' amun muswoknotet, eng simeit ko imukokse en chito kocheng ak konyor lokoiwek cheisubike anan ko chenomeke ak kombunit nemoche kobun, yekakocheng' chito komuche konai ak kobangan kotil tikitit nebo ndekeit, ngot konyor chito uindo aketukul ko imuch konem namba nebo kombunit en soet ak kobir nambarini.

Eng' iman amuji amwa ale kogotoret mising' somanet ab CBC kogimit mising' somanet eng' emet ab Kenya somanet ab CBC ko kigoker kole chopey kipsomaninik cheimuch konyor nyumnyumindo nepo komeng'is eng' sopet akotoretgei ichegei ni ko amun kiineti kipsomaninik agobo oleimuch keyaita boisionik cheterterchin chepo komanut cheimuch nyikopaishe kotoretegei akonyor chepkondok nyumnyum mising' CBC koraa amun nyoru chepkondok chepo chumbek.

Eng lokoiwek komwaat kelee woo robta mising, kakemwa kelee kotomo koit koskoleng ko akoi kobut robta neo neimuch korobon saishek chemorekunen muut akoi kokon maranet, mwaat kelee ngotiem biik kobaa kaa kotokotomo koimen amun akoi kokoromit mising kebun oreet mising ko eng biik cheboishen ortinwek chebo ng'ung'unyek chetomo kibat komie, mwaat kelee en chito nekere kolee nyolu komanda koker kolee kalach swetait ak koibot mombulit.

Kokotoret mising lokoiwek koker kolee konyor biik chechenge sukulishek boroindo en olemoche ak en oreet ne nyumnyum, nii ko amun kokobois mising muswoknotet en betushek chechang ak ko en betushechu kechenge sukulishek lokoiwek ak soet, eng betushechu ko sukulishe chechang koboishen mising lokoiwek anan ko muswoknotet kobarasta boroinwek chetinye ak kotiem koaldake kocheng kipsomaninik alak, nyumnyum mising kenyorunen lokoiwek boroindo.

Bankitab CBK kotinye boishet neo ak nebo komonut eng emet nebo koker kolee kochob chepkondok en chokyinet nemakat ak ko bendoti chepkondok en oreet nenyolu ak ko kwerie boishonik tukul chetinyeke ak chepkondok, yekachanga mising chepkondok eng emet kokochin silingit kobut notok amune sikokochin CBK kowech ak kokonor chepkondok alak asimabendaat, kikokochi kombunit nebo delaru boishet nebo kochobchi chepkondok.

Eng iman ko angen akobo ngalekab crypto currency, crypto currency ko oreet nebo chepkondok nebo kasari chekiboishen chepkondok chebo soet chemotoku che ngoiyo ko imuch kewal ak koik chepkondok chekiboishen, kikomwechi mising biik ngalekab crypto currency mising akot ko chumbek ak biik chechang chekisib konyor lobkeiyet ak ko kikotoret kosuldaen boishonikwak, silingit nebo crypto currency nenaat mising ko bitcoin ak kikoal biik chechang.

Somanetab CBC ko kokoib bandab taai en kokwet mising, somanani ko kotoret kipsomaninik komuch konyorchike naet nebo kochob tukuk cheterterchin cheu ngoroik, amitwokik ak tukuk alak cheterterchin cheimuch kealda ak kenyor chepkondok, kokotoret mising CBC koisto ngalek chekisomoni kitabushek icheken ak koker kolee kakiletabke nebo kipsomaniat komoitorchinge kitio siret nebo tiemutik ak kotinye tukuk tukul chebo komonut en kipsomaniat.

Kokotoret mising smanetab sokat biik cheterterchin en kokwet komuch konyor somanet en oreet nenyumnyum, eng betushechu ko kikocham biik che echen kotesetai somanet ak ko bichu ko manyumnyum konyor boroindo, biik che echen kotinye mungaroshek ak kotinye boishonik ak kotokomi koribe kora lakok, uii mising konyor chito boroindo kowoo aiib komeny sukul eng orowek chechang ak kometo mungarenyin ak boishenyin ak biikyik, toreti sokat kosuldaen chu tukul.

Kartasishek chebo KRA komuchi konyorchi chito simoit anan ko kowoo ofisishek chebo KRA anan kowoo huduma center, yekenyit chito kartasishek konyolu kowekta koba ofis asikebun anan koib pichaishek ak konde soet, imuch kora koboishen chito muswoknotet konyiten KRA nemokinemu kartasishek, kikonyumnyumit mising oreet nebo muswoknotet amun motinye bonwek ak ko moome chepkondok chechang.

Eng iman ko chang mising ortinwek cheimuch keboishen eng olisiet, owendi ongololi akobo ortinwek oeng en chuu, oreet netai ak ne nyumnyum mising ko oreet nebo muswoknotet, eng betushechu komii kombunishek chebo soet chekikosuldaen konde tukuk tukul cheoldoi soet ak ko yemach chito kowendi ak iib kokwai ak koliban ak komwa olebunu asikeibchi kombunishek cheyoe boishoni kouu Kilimol ak Jumia, imuch kora kowoo chito ndonyo ak iib kotuyo ak chemiungarayat ak ko oliis.

Kikocham mising kimukulmet kokoitoi konunoik ak ko eng betushek chechang keboishen konunoik keborune chomnyet, betut nebo komonut nekikoitoi konunoik ko yemii tumndo neuu koito anan ko arusit anan ko tumndo nebo kamuratanet, chito nebo sabwet konyoru konunoik kobun choronokyik ak chamanikyik, kinyoru kora konunoik eng betutab sikwet, imuch kora kikoito konunoik en betut nebo komonut yekeibelis chito ak ko mising ko somanet, yesir chito konyolu kikochi kii.

Chang mising kewelutik cheterter chebune sukulishek asikoker kolee konyor kipsomaninik tukul boroindo nebo kosoman en oreet ne nyumnyum, asikobit kosoman kipsomaniat konyolu koyakta chepkondok chebo sukul, kikoik kewelutiet mising amun matukul eng kipsomaninik cheimuchi koyakta chepkondok, miten kipsomaninik alak cheinemu chepkondok tutukin amotore komii alak cheyoktoi iib kotuch tutukin ak ko vhekoromen mising ko chemoinemu kii aketukul eng betut aketukul ak komokyinge somanet kora.

Oreet nebo komonut nekiacham akasen lokoiwek ko television, kikobunchi komonut mising television eng keleta lokoiwek ak ko kiacham mising amun iboiboi biik, television kotinye sautit ak koboru pichaishek, imuch koker chitto nekere akokas nekose, kiketeshi tukuk chemile biik ak cheiboiboi biik asikobit koker kolee kakitiem kokaikai chito en kwenut nebo lokoiwek amun en betushe chechang inyoru ko lokoiwek che kiletoi eng emetab Kenya ko lokoiwek cheinochi mukuleldo ak konyere kabwatet.

Yekimoche keboishe rabishek mising' ko en olishet nebo tukuk chemengech anan ko ngomii maket nebo kimanda koimutik chemengech kobo komonut mising' keboishen rabishek chekoiwek amat keboishen rabishek che echen che chotok ko kartasishek, yekiboishe kartasisiek ak kemeto rabishek chekoiwek eng olishet nemingin ko chongoitu mising' chepkondok chemengech mising' ko rarakik, imuch kokochi chito kobwat kolee tinye chepkondok chechang' amun uii mising' koitet.

Kandoik chepo kanisa kotinyei boisionik chechang', boisiet neo ak nepo komanut ko koger kole kakweri akotet boisionik alak tugul chepo kanisa akoker kole kesulda, boisiet age nepo kandoik ko koger kole ketuyo piik tugul chepo kaniset akoker kole meng'ishe eng yamdaet agenge asikopit kochulokis boisionik ab kanisa konyalu komii piik tugul eng' kipagenge akoyesirgei piik kotuytoi boisiet yepit siret ab kei konyalu kotar kandoik chepo kanisa.

Eng iman kotoreti mising sandukushek chekekonoren rabishek miing ko en lokok, lakok ko biik cheto chepkonda en ichek ak ko chechang kotom konai olekiboishoitoi chepkondok, lakok chechang ko kikocham mising tukuk chekiome ak ko chome ko ololii tukul akot tamo tukuk chetinye koonut katai kitio kotinye chepkondok en euut, yenyor tukuk cheuu sondukushek cheimuch kokonoren chepkondok kotoreti koker kolee kokilke komuita matko olis ak kobosokis chepkondok kocham anan macham.

Eng Iman komuchi sukulishek chekindo kotoret kipsomaninik chemi kokwet asikomuch konyor cherset akosuldae karwotitoshek kwak sukulishek chemii barak kotinye kasubet neo kobun kipsomaninik chetakomii let ako yeip kakwautiet ake tukul nebo kocher konyumnyum kokon walete ng kipsomaniat taban nebo keng'ololchi akecher koimuch koker sukulishek chu kole katach kipsomaninik chebo kokwet chekosir ameimuchikei akotoret kosuldae somaneng'wany.

Kiko nyumnyumit mising libanetab tukuk kobun lainda neb mpesa, kosubke ak noton ko kikoib kokwoutik mungaroshek koker kolee koteshi libanet nebo mpesa eng ortinwek chekiboishen keyaktaen chepkondok chemokyinge kombunishe chuu, kombunishek chechang ko kikonde kartasishek chetinye till namba neimuch kochil chito nambarishe cho ak konde chepkondok siip konemchike kombunit, kikonam koyat akosir paypill kora kombunishek cheimuch koboishen oliik konde rabishek benki kobun account number.

Araraita nebo Victoria ko kikobunchi komonut mising eng kokon njirenik chechang mising ak ko anyinyen en emet nebo Kenya, kiit akenge nekiktoret ko tililen mising bechu, araraita nebo Victoria kotinye ainoshek chechang chebo araraita chebunu emotinwek cheterterchin ak ko yenyor njirenik beek chetililen ak kochang ko yekiitu ak kobosokis eng oreet nenyumnyum, kiit akee nekikotoret kochanga njirenik ko oo mising araraita nebo Victoria ak komii emotinwek somok.

Chang mising ortinwek cheimuch koib counti nebo Garissa asikoker kole kosich konai biik chetinye malik akobo taxes chenyolu koyakta ak oreet neimuch koboishen koyaktaita, kikonam koboishen muswoknotet olekindo lokoiwek chetinyeke ak libanetab aisurushek kibarasta eng redio, television ak korik alak chebo lokoiwek, kikonam kora koyokto biik chebendoti en taonishek cheineti biik ak konoisechin akotoreti konai oleimuch kolibanda aisurushek.

Nyumnyum mising' konyorchigei chito oret neimuch kopaishe kolipane tuguk ab serikalit kopun paybill kiit netai nenyolu kotinyei chito ko simet lainda nepo simet Mpesa neyatat akonyolu koraa kongen chito namba nepo paybill nemache eng' serikalit ak namba nepo account notok, yetinye chito namba nepo paybill account neindoi akotinye pin nenyii nepo Mpesa koyame tuguk chotok kolipan chepkondok yekagonde komii kainet neipu nenyolu kochikil chito akoger kole notok kainet nemache.

Tinye komonutiet mising tiongik cheome tiongik alak en ecosystem, nii ko amunnyolu kekwer ak kerib koitet nebo tiondo aketukul asimachanga mising, tiongik alak cheu kiplengonok ak chepkitirkichok ko iitos eng oreet nemii barak ak ko tokimetechi boroindo nebo koiyo kouu elemokto komuchi kochanga mising ngotkoit koam suswek kobek iib kochur timto, yetesetai kochangaitu tiongichu kotesetai ko omee tiongik che echen cheu ngetunyik ak koker kolee machanga tiongichu kosir olemakat.

Eng'iman ko chepkondok chepo serikali kelipani tugul eng' paybill agenge kikiay kouni asikopit konyumnyumit kweriet nepo boisiet ab chepkondok ako asimapcheitagei chepkondok chepo serikali chepkondok ngepcheita kopaa account cheterterchin ko makotuyo ak piik alak cheterterchin chemanae Chi komakingen ateposhek kwach asikotoi kosul pichu chepkondani ago eng' let kouy kenai kele kipa ano chepkondok amu kichang' piik cheketeleljin akopete kele kitepe ng'o.